Macini ici cigĩkoragwo cigĩthondeka indo iria cigĩkoragwo cigĩgĩthima ithimi cia maũndũ marĩa maragĩkwo nĩ ataramu a maũndũ ma waaki, wa manyũmba kana wa mabarabara-inĩ, naguo nĩ ũragĩbatara ũkorwo ũrĩ na ũgĩ ta ũyũ, nĩgetha ũgĩkorwo ũkĩmenya gũtũmĩra macini ta ici cikĩonekaga mũno mũno gwa thirikari kana kũrĩ kwa makambuni marĩa mangĩ magĩkoragwo makĩhetwo waaki ta ũyũ ũrĩa mũnene, ũrĩa ũkĩrĩ wa mbeca nyingĩ. Nĩ makĩgũraga macini ta ici nao arĩa magĩkoragwo magĩciendia nĩmagĩũkaga gũthomithia arĩa makĩrĩ a kambuni icio ũrĩa cigĩtũmagĩrwo.

Tabarĩra cia ngenda-inĩ nĩ ikĩrehete maũndũ maingĩ makĩria ya gwĩkĩra mapu kũu ngenda-inĩ ta icio, mapu irĩa igĩkoragwo igĩgĩteithia maũndũ mwanya mwanya gũkũ bũrũri-inĩ. Mapu ta ici nĩ igĩkoragwo igĩgĩteithia andũ nĩ ũndũ wa kuma gĩcigo kĩmwe guthiĩ nginya kĩrĩa kĩngĩ na andũ magakiona thabari cia ndege ũrĩa igĩbatiĩ gũkorwo igĩgĩthiĩ kana hihi mbei ĩrĩa makĩrĩhagia gũkiuma haha nginya harĩa hangĩ. Maũndũ maya nĩ makĩhũthĩte mũno nĩ gũkorwo rĩu ũrio gwaku mũciĩ nĩ ũkũhota gũkiona ngendo ta ici na kana thabarĩ ta ici, no ũgakĩmenya ũgũkĩrĩhĩra mbeca cigana kana ndege yaku ĩgagĩthiĩ thaa , na nĩ ndege ĩrĩkũ na ĩthiaga rĩ.

Iganda nĩikĩhingũragwo iganda cia mĩthemba mĩthemba, nao andũ arĩa magĩkoragwo kuo, nĩmagĩthondekaga indo mĩthemba mĩthemba na nimagĩũkaga rĩmwe magagĩkorwo magĩkĩarĩrĩria ũrĩa magũkĩhota gũkorwo magĩkũria iganda ta icio ciao, nigetha ikorwo igĩgĩthondeka indo na cia mĩthemba. Ta rĩu kĩganda gĩkĩ tũgũkĩona gĩgũkorwo gĩgĩthondeka, indo ta iratũ nĩgetha igĩkorwo ikĩendio. Kana hihi igĩkĩendio mabũrũri marĩa matũrigicĩirie, nĩgetha tũkĩone ũmithio kana hihi tũkĩone mbeca cia kuma mabũrũri macio mangĩ. Na nĩgetha tũkĩhote gũtwarithia economy ritũ na mbere.

Nĩ gũgĩkoragwo na ndũrĩrĩ mwanya mwanya, thĩinĩ wa bũrũri witũ. Nacio ndũrĩrĩ ici nĩ igĩkoragwo na ũndũire wao mwanya mwanya ona nginya mĩkĩrĩre yao, na maũndũ ta maya makĩrĩ mega mũno nĩgũkorwo tũkĩmenya atĩ, bũrũri witũ nĩ ũgĩkoragwo na andũ aingĩ na koguo nĩ ũndũ wa nginyagia ndũrĩrĩ ta ici atarii nĩmagĩũkaga gũkĩrorera mĩthingi itu ya ũndũire mwanya mwanya. Naguo, bũrũri ugagĩkorwo wĩ mwega, nĩ gukorwo rĩrĩa atarii ta aya magĩũka nĩmakĩrehaga mbeca bũrũri-inĩ.